naa emashini nadung' inkujit, ore ena siai neme sapuk oleng' tenkop aang',amu ore tenkop aang' nemeatai ninye plot, ilchambai ake eatai, nemedung'i inkujit amu ninche naisho inkishu arashu inkera entoki nanya. Neaku mesej oleng' pee idol inkujit epuo. Kintumia Kuna mashinini, kake Kore Kuna oo nkujit opuonu atua aang' oleng' naa ninche ake edung'i naa toolpangai ake edung'i.

Ore tene naa kelio ajo isinkirr kulo otii atua esarng'ab. Eitadolu ajo ketii duo ene wueji enkare ya kutosha kake eewuo aiting' enaduo are eewuo adoyo, neaku naa ore kulo sinkirr etaa naa kegira alayu naa ewueji netonie anaa keitodolu ajo kegira ake atii ninche atua esarng'ab neiting'o enkare. Ore naa osinkirri nelo neitauni tiatua enkare keaku nelo neaku meitoki atum enkishui te boo enkare.

Ore ena naa emkapishi, ore eneikuni pee etumi naa eimu eunore, arashu enturoto olchambai. Ore toonkwapi naabulunye ena kapishi naa keturi aki ilchambai anaa kawaida neuni naa ena kapishi, neaku eitokini naa aitook naa peyie etum atubulu, ore peyie eaku keoku nepuonuni naa ang'er tolchamba neyauni naa esokoni aamir.

Ore ele naa oltrakita otur olchamba, aanyor oleng' amu ore entoki nabo naas ele tarakita naa keitelelek esiai enturore, keidim atuturo ewueji sapuk oleng' tiatua enkolong' tiatua inkuti saai. Neaku kanyor nanu ele tarakita oleng' amu keitelelek esiai neiteneneng' naa esiai neasi sii esiai sapuk oleng' terishata kiti, neitelelek enkiremore metaa keiseji ilairemok atum endaa enye tolchamba.

Ore Kuna naa inkutunguuni, naa kaidim atejo ene tipat oleng' ena siai einoto o nkitunguuni tenelo peuni inkutunguuni, neleleku maisha amu tenenyai sokoni, naa kepuoi atum iropiani kumok oleng'. Neaku kaidim atejo enetipat oleng' ena siai einoto o nkitunguuni naa nchere etumi iropiani teleleki oleng' amu kepuoi amir netumi inchilingini tosokoni.

Wore serkali, naa keeta iltunganak naa ninche inkonyek enye, tiabori arashu, te tiabori te ground. Wore taata, tenelo peeyiou serkali neyiolou pookin toki naipirta irpurkeli arashu kulie kuapi ake, nitumiyia iltunganak aah aatumie orkilikuai. Enaa naaji ilaiguanak, arashu ninye ilairukok ake kulie liabori. Neeku wore oleng' eniko serkali pee eyiolou dupoto, naa keimu lelo arikok eliki ninche naa dupoto natii lelo purkeli, arashu entoki nayieu lelo purkeli peyie etumokini aataramat metaa iledupoto tesirkali.

Ore ena naa eunore oo mbuka naaji kapish, kaidim atejo ore temurua naing'ua nanu nemeuni Kuna puka, kake ore too nkwapi natadua euni naa keuni aatur olchamba, neoshi ilmutaroni, neitauni ena toki te nursery amu keng'asi aun ena toki te nursery, paa keyauni taata apik enkop aun, paa keaku ore pee epiki enkop neanyuni peoku mpaka nebau erishata naitayuni naa tolchamba ayaa sokoni.

Wore ena, naa pisha naitodolu aah inkardasini arashu enkardasi naitumiyai tenkata eh ekira iltunganak aaboita taata, opaasha, arashu entomononi orpayian arashu eselenkei ah orkijanai. Wore tipat ekuna ardasini naa nchere, kibooyo muyiaritin. Wore ake pee intumiyia kuna ardasini, mintoki, melelek ingamu imoyiaritin telikae tungani. Wore sii kuna ardasini, kibooyo sii enutai tenelo naaji niboitare enkitok miyieu netum ninye enutai, naa ketumoki aibooi.

Ore money market fund naa kaidim atejo enkoitoi nabo ena naitumia iltung'ana ashumie iropiani enye peyie etum faida sapuk tenkata dorop. Ore te kingereza naa keatai intokitin naaji treasury bills o intokitin naaji treasury bonds ore money market fund netiu anaa iltung'ana oopuo apikaki aate olchumati einyang'u Nena tokitin naaji bonds and bills. Neaku ore money market fund naa nena tokin eitumiya aasie olchumati peyie itumoki ainoto faida.

Ore CBK naa ketiiu anaa ninye embenki sapuk oleng' tolosho le Kenya, Yani keji tenkadori enye central bank of Kenya. Telnelo neyou oltung'ani nebol akaount naa indim ashomo branch yeyote ashuu branch ake iyie natii enkop natii, nilo taata ajing' ine wueji pee kiutaki lelo opisani otii ine eneikuni peyie ebol akaount teina benki.

Ore Crypto Currency nemaidim atayiolou oleng' eitu ayiolou oleng' to inoolong'i naatulusoiye, ajo kainyoo dooshi Ina oleng' kake ore enayiolo tendorop ake netiu anaa enkibelekenya o iropiani o nkwapi napaashi pasha. Ore taata crypto currency nakayiou najo Ina keibelekenya oropiani matejo naaji olosho le Kenya o ne nenkai kop matejo naaji ilamaerikani. Neaku mayiolo sii duo oleng' neaku ayou najo Ina sii duo eipirta oleng' esiai e crypto currency.

Tenelo neyou oltung'ani Impala naibalunye ajo ketigire ninye aiko tenelak KRA naa kaidim atejo ketii inwuetin kumok naidim ainotie oltung'ani. Indim ninye ainoto tenkoitoi oloing'ang'e, eimu internet eimu internet nekintakini. Indim sii oltung'ani ashomo Huduma Center ore pee ilo Huduma Center keatai te Huduma center iloopisaini le KRA naa ninche lekindim ataret teine wueji pee itum ainoto Ina retoto oo Nena pala e KRA.

Ore tipat teneitumiai inchilingini arashu isororoni tenkinyang'gare, ore oshi kulo sororoni keseja eimin, ore naaji tenelo nitumoki aitumia ninche peeikin terishata nabo, niyaa aitumia ninye pee melaki eimin. Ore sii enkai ,elo neibelebelekenya esiai o sororoni anaa katitin, neaku ai sidai ake tenintumiyaa, peyie melaki mepuonu aaku etaa esiai.

Kayou najo ore ele kuak oshumieki iropiani tolbokis le aang' naa ene tipat oleng', ore ake peyie edol inkera enchumata o ropiani, neng'enu naduo kera neyou neyioulou sininche ajo keaisidai teneshumi iropiani. Ore enkai toki e are, ore sii ena shumata nashumi iropiani naa aisidai amu, kelo nelotu enkata naatai engolon nalotu nayiouni iropiani tenkata dorop oleng'. Naa tenimiata oshumati ninyamalu.

Ore te duo taata nemetai lomon oipirta mugomo oonkera enasukil e Nairobi, ashu university of nairobi kake ore apa tonkolongi natulusoitie ashu tolapaitin otulosoitie netaase apa mugomo oonona kera na ore apa entoki nayawua na orkitok apa lina sukul ashu Vice chancellor ninye apa ninche mekute eyieu, egira apa nche peibelekenyakini, inyiakitaboshi nona kera aigoma tiarishata eimu esiai naji ene helb emutoto oropiyiani naishori nkera esukul.

Ore empesa, na enkoitoi sidai elaare ,kidim biashara aitumia nkoitoi are elaare e mpesa, kidim olopeny biashara atipika nimber enyenak aa inewueji metaabore pinyanguni ntokitin nerewakini ninye ropiyani eimu namba enyenak, ore si enkae oitoi kidim aitobira entoki naji till ore enatill kitutumi o namba enyenak metaa ore pejing enaduo till ropiyiani nelo message olaini lenye, kidim si aitumia entoki naji pochi la biashara na number enyenak taa kake kepiki entoki naji pochi.